Kore ntoki nadolita tene naa lng'anayo tanaa sii lmatunda lopashpaasha telduka lelmatunda. Kore, aakore ninshe naa mananasi, pasion, paapai o apple. Kadolita sii nkreeti tanaa ntokitin napiki kulo matunda kulingana oo aina enshe.

Kore ntoki nadamu tenee naa utalii, aakore shi utalii naa koponu lmusun'gu olkulie tung'ana lenkulie kopii adol culture elkulie tung'ana kore shi utali naa kera nkoitei naboo e revenue te country. Kadamu sii soko shi entomonok naripie saen pootum atimir notum ropiyanii naasie lkulie siatin lenshe. Kore ainanii esayen keikumo, keatai napiki nkaik, naatai sii naishopi te lgosoo neitibirieki sii michipinii. Keibelekeny ale siai maisha eltung'ana amu kotum ropiyani neasie lkazin opashpaasha.

Kore ntoki nagiraa aasayu tene naa lpayani loituuruto mpolea, kore shi mpolea keitibiri ang'az etu epikii lchampa keidim keituuri teng'oji metaa kitok naaku tayari pootumi ashom atubukokii lchampaa keidim sii ltung'ani neitibiraki koon mpolea neidim sii neinyang'u telamirak lempolea, kore mpolea naa keretuu biotisho endakii telchampa, keisho sii mpolea biotisho supat nkulipo telchampai.

Kore ana naa nkutumiaroto e technology tonkutubulnoto otasaaroto emasaa natuunokii te lchampai. Keisupat ana oleng' teneitumiarii technology aramatie lchampai, naa kotumii, amu kotumii ndaa kitok. Notum sii ltung'ani ateyeltoo ajo kakwa ajijik endaa nabulu aitibiraki, tanaa sii kakwa moyanitin nayekitaa nyamali lchampa Lenye Kore sii ng'ai keretu ltung'ani loitibir Kuna mashininii motumo biashara te laturok lolshampai.

Kore neikunarii ana siai te muruai ang' naa keitibir ltung'ani green house tong'oji netii nkulipo naata biotisho supat notur nepik mpolea naitoshaa, neiyaa ndaki kunini natuwaa sukuma, karot lyaanya, spinach lkutung'uuni onkulie kumok. Nowun , keidim ltung'ani atuuno lng'anayo nesachaa tenebuluu tanaa sii eyaa ainyang'u lkeek loitubulino le mpuka awun, nokordu ltung'ani nkaree tong'oji ntanaa aitumia mpaipi pootum ataasa irrigation tanaa mpikataa yankare yempuka enyanaa te green house.

Kore ntoki nagira aazayu tene naa lopisaani loitashekii ndakii elshampai logira aing'uraa neasaita ndaa telshampa tanaa aji eikunuta tenebulu kuna daki, natuunoki telshampai. Keretu sii anaa amu keingurarii tanaa keatai moyanitin, tanaa lkurui loitanyamalita mbulnoto endaa te lshampa. Keretu sii amu keitaini ndeti anaa nkaitubulu kunkunini naabaki neitanyamal mbulnotoo endaa te lshampai aitibiraki.

Kore ntoki nagiraa aasayu tene naa lkijananii lobosutaa lchapui te manyishoo enchee. Kore ale kazi naa nkoitei naboo nailepunyekii metaa keisupat manyishoo ang' naa Kore oleng' oleng' kauntii nagiraa aiteru kuna projects natuwaa Kuna. Pootum ltung'ana atapaashare moyanitin ntabakii neyau lchapuu nepaashare abaki ng'wezi ang' nabaki sii neyau lchapuu. Kore tana, koree tanaa keti lchapuu manyishoo ang' naa keyau moyanitin kumoo, keitaruo abaki biotisho enkulipoo keitaruo sii otoki nkaree naa kore tene ng'oji keishopotee lkijananii aitibiraki keata abaki ng'uloovi tanaa ntokitin enkaik.

Kore ana naa sukuma nati lchampa keilio ajo ketaramata lopeny ana sukuma tenkoitei naishiakino pootum atubuluu aitibiraki eataa biotisho supat ketipika nkaree neitai sii ndetii nepik sii mpolea kera anaa bai netipat oleng' tomuruai ang' aakore anaa naa unoto esukuma, keretu ana bai ltung'ana petaa meata ngaramaa oleng' empuka. Keisho sii ana pukaa ltung'ana biotisho sidai teseseni lenshe, keisho sii ana bai ltung'ana lkazi amu kore powuni ltung'ani sukuma kitok neramat aitibiraki, nemiraki ltung'ana lemeata notum ropiyani naasie lkulie kazin lenyanaa.

Iyolo enasia na lchamba idipaki aitau endaa amu ketabaki enkata naitauni kore enikunari enasia tenkop aang na ore pidip oltungani aitau irpaek tolchamba nepik olchamba ewueji pooki ore enabaki na kera nabo eramatare enkulukuoni olchamba amu kilepunye biotisho o kulukuo oleng telchambai amu kera nabo oitoi si naitibirieki mbolea olchamba koree pee ebakki engamata napiki lchambai netur oltarakita nitushul nkulukuon okuna metijingae atua nkulupuok enapolea kilepunye enasiai oleng enkishui olchamba meeta si garama kitok amu kelelek nkitibirata oleng enasiai.

Ore embae nagira aasai tene naa nkima nanyaita ntimi. keyau enaba nyamalo kitok oleng amu kitanyamal ingwesin entim , tenkweitei kumok , atuu endaa enche omanyisho , onkare enche .Keetae namany irkiek , neetae sii namany kop naa ore peenya enkima nintaruo namut ninche ingweji nemany , kitaruo sii nkulupuok amu ore oshi nkulupuok ekeper naa kisupati neeta biotisho supat oleng , keyau sii nyamali enkare amu ore oshi irkiek naa keyietu nchan, kear sii irkiek aa ore oshi irkiek kitumiari tonkoitoi kumok ,kitumiare ashetishore ,ashetie nkang ,neshetieki fensi , kishaakino pikiramat ntimi ang aitibiraki .

Iyolo ntoki nadamu tene naa nkitumiaroto e technology, te nkera e grade naboo mpaka grade eunii, kore anaa nkoitei, naa kera naboo naisomieki nkera tesukuul lmaalimoni lenshe ,keisidai ana bai amu keitomok nkera meteyolo mbaa kumok naipirita teknologia, etaata tambata emasomo, keitaa sii lkazi lalmaalimoni lolelek oleng', keiteyoloo sii ana bai nkera pooki meteyolto aitumiai computer, amu sirkali shi naiteru ana project naaku meinyang'uni kesham nkera ana amu ketii pichai entoki naisomieki ninshe. Keilepunye ana bai nkera tembataa enkutumiarotoo e computer.